Gik moko ariyo gi eki maen chai gi kahawa giduto gin gi ohala ne japur. To lakini sana sana an dayier pidho chai nikech chai jii mangeny madhe ei Kenya, dala ka dala inyalo yudo ni tinde imadho chai okinyi ka okinyi kata samoro amora ma mangato owinjo kagombo madho chai. Chai ni inya ngwede samoro amora mar higa seche ma oloth to lakini kahawa nitie inde mingwede inde ma oloth to lakini kahawa en nitiere inde mingwede inde ma oolo koka inya ngwede to cai tinya ngwedo saa asaya titero e kambi tiyudo pesa

Ma en oganda mangich mopon, ma koka oya pon e puodho, pod en gi pok opoke. oganda ni inya kete mondo kik okethre kuma ngich mondo kik otuo. Yoo machielo mar kete mondo kik okethre inyalo kane e fridge mondo kik okethre, yoo machielo ma inyalo kano godo oganda ni mondo kik okethre inyalo kete kata inyalo yare kuma ok oluore gi nyawadgi mondo kik opur

Ma en grafting, grafting en riwo yiende ariyo. Yien mokuongo ikaw tiende kata pier yien iriwo gi wii yien matin. Grafting sana sana itimone yiende matindo tindo. Yiende mitimo ne gin kaka mawembe kata machungwa. Mago ema aneno ka sana sana bedo successful. Grafting, mondo mii itime nyaka ibed gi grafting tape, grafting tape ni ema biro mako wii yien cha gi pier yien matin cha mondo mi omoki mondo grafting odhi maber

Ee, machiegni nasedhigalimo huduma center machiegni koda. Nadhilimo huduma center no higa mokalo kar dwe mar auchiel. Nadhiloso satifiket na mar good conduct nikech ne ntiere tich moro, ma ne adwa mondo a apply, to nyaka nabed gi certificate of good conduct. Koro, mano emomiyo nadhilimo huduma center machiegni koda kendo nayudo kony.

Tijni en tich mar uso pi maler kendo aneno ka gari moting'o pi maler nitiere ka kod pi kendo dhano aneno ka oriedo mbugru kata kibuche mang'eny. Tijni ni kod nengo nikech okonyo jok manitiere e alwora motwoni mondo omi giyud pi mang'eny nikech alwora ma kuma otwoni koth onge, koro gin gi nok mar pi koro sama gari kata ng'ato otero pi ma clean water kama otwoni, jok modak e alworani konyore kuom yudo pi maler magitiyo godo e dala.

Oduma ka osetwo e puodho to okaye. Mondo omi kaye, nyaka ing'e ni in gi jokeyo moromo, in gi store midhi kanee. Nyaka ing'i ni weather be chal nade, chal mar lwasi, nyaka ing'i ni chieng' rieny maber manyalo miyo cham tuwo. Kiseng'iyo ni in gi jokeyo moromo to udhi e puodho, to iridho oduma no to ikele dala. Kosekele dala to ikete e dero, kosekete e dero ,tisuse. Kosesuse, timoye e chieng' totuwo. Kosemoye e chieng' e otuwo, tiketo ne yath marite mondo kik thuth donjie. Koseketne yath marite, tikete e ogunia kasto itere e store ikane nyaka chieng' midwa tiye kode kata kidwachame kata ka idhi use e chiro, koka igole.

Picha ni tang'onwa adhula. Adhula en football. Ahero tijni kiech, kanyalo miyowu sigana mar gimomiyo ahero adhula. Nitiere nerwa moro mane ong'eyo goyo kata tugo adhula maber. Koro nitie skul moro manokawe, koro otugo adhula ne skulno kasto jo skulno chulone fee nono. Marariyo, an nahero adhula nikech katugo adhula to miyo abedo gi ngufu mang'eny. Miyabedo strong. Tugo adhula en kaka timo excercise.

An ayudo kodhi mar cham koa e keyo ma season mokalo. Samoramora makeyo tayiero cham kata oduma maler. Mano akano e kodhi madhi pidho ka ndalo komo mar season manyien ochopo. To korka manyiwa kocha, apidho dhok kod gwen, dhok kod gwen go ema miya manyiwa ma adhi aolo e tie oduma e puodho.

Gima timore kaendi, en traditional dance mar jo Masaai. Kata miel ma nyachon mar jo Masaai. Miel gi manyachon ni, ne ong'eny gi chikruok. Inyayudo ni giwer giwer giwer giwer, to ei wer gi kanyo, gichako chikore. Gichikore mabor ma chong ng'ato dhi chopo e gok ng'aachielo ma ok ochikore no.

Gima birepacha ka aneno gini en ni kaka jokma ose benefit koa kuom chenro mar inua jamii koro browinjo maber ka okgibidhi riedo e bank mondo mi migi pes. Ka anya somo gini gi kisungu: Government rolls out e-citizen m-pesa payments for Inua jamii beneficiaries starting January. Mae koro jodongo mayudaga pesa mar jodongo okbidhi riedo line e bank mondo giyud pesa gi mane giyudoga mar jodongo. Koro pesa gi ibroornegi through M-pesa. Ma wach maber sana sana.

Gima timore kae, en chalni imiyo ng'ato okombe bang' loyo gimoro. Chalni ne en ng'ama ne kata ja adhula, kata ja ng'wech, kata ja drama, kata ng'ama ne o perform e drama, koro imiye okombe bang' locho. Waneno kaka okombeni duong' kendo kendo en ng'ato achiel kende ema oting'o kikombe. Koro gi giidho ewi gii gima chalo mesa, to jok moko nigi piny.

Picha ka aneno gari mar Nissan, kod jariemb apiko kochung' ebacth gari no. I gari ka ondik ni Ebola awareness, ondike gioko. Kumachielo ondik ni sensitize and wash your hands regularly. Koro picha ni nyisowa ni oketoji mondo obed aware ne tuo mar Ebola. Ebolani inyageng' gi luoko lwedo mondomi kikiyude.

E picha ni, aneno ji ang'wen. Wan kod jomamiyo ariyo gi jomachwo ariyo. E picha ka aneno ka ondik ni Airtel. Gichalo jo Airtel customer care. Picha ka onge ng'at moro amora kata achiel ma ang'eyo. But, anyalo paro ni gin jok makonyo ji kain gi shida gi laindi mar Airtel to idhi inenogi. Koro onge ng'ato kata achielka ma ang'eyo.

Gima biro e pacha ka aneno gini. Gini, picha ni en kod Simba Arati, en kod Raila Amollo Odinga. Koro, samoramora maneno picha mar Raila Amollo Odinga, taparoni Raila Amollo Odinga osebedo Prime Minister ma Kenya. Sani ene, ne odwaro bedo jatend jo AU mar Afrika.

Jomoko ohero limo kuonde thieth madongo moloyo ute mag thieth matindo tindo. Nikech mokuongo, gin gi geno ni kuonde thieth madongo dongo, nigi jothieth molony ahinya moloyo kuma ithiethe matindo tindo. Mar ariyo, ging'eyo ni kuonde thieth madongo dongo nikod gige thieth mabeyo kata maok nyal yudore ekuonde thieth madongo dongo. Waket kuom ranyisi, ka idhie kuonde thieth madongo dongo, inyayudo X-ray, to kidhi e kuonde thieth matindo tindo, chances ni X-ray ok idhi yudo. Koro mano emomiyo jomoko ohero limo kuonde thieth madongo, to giweyo kuonde matindo machiegni kodgi.

An alimoga kuonde thieth seche ma awinjo ka atuo. Kaka dwe mokalo, ne awinjo ka afuolo to wiya bara to iya be nedwa nomuora to koyo be nawinjo. Koro nalimo kar thieth, ma opima moyuda ni an gi Malaria. Nomiya yath mochuoya sindan, kasto bang ndalo adek to nachango.

Ee, anyalo yudo thieth mayot kar thieth mayudore e aluorana, nikech nitiere kuonde thieth mang'eny e aluora ma adakie. Gin kar thieth mag ji giwegi, gi kuonde thieth mag piny owacho. Koro mondo mi ayud thieth kuondegi, biro chuna ni mondo adhi kar thieth go, kasto atimo registration ni atuo abiro manyo thieth. Ka en kar thieth mar piny owacho, to nitiere kad kata buk ma adhi nyiewo siling piero abich. Ka en mar ji giwegi to abiro register nono koro abiro mana chulo thieth chande kende.

Tijni en rIembo ndiga kata piem mar riembo dinga. koro ber ma iyudo e tijni en ni ka i participate e tijni to ka ikao namba achiel, kata ariyo, kata adek to nitiere zawadi ma imiyi. zawadi no onyalo bedo through pesa kata scholarship moro inyalo miyi awach ni scholarship kata mar dhi somo loka imiyi scholarship ma chulo ni fees tee .mar ariyo, riembo ndiga ni en form mar timo exercise to exercise ber gi dend dhano miyo okibed weak ibedo ng'a ma otegno ma strong